Nĩ kũrĩ andũ maimaga Ruiru, magoka thĩiniĩ wa mũgũnda wakwa magathima. Harĩa ndĩrenda gũthimĩrwo. Moyaga tĩri, makoya gatagatĩ, makoya mĩena yothe, magathiĩ magathimĩra. Ũndũ ũcio ũngĩ, nonjoye tĩri nũme kuma mũgũndainĩ wakwa, na waũrora ũguo na maitho nĩũkuona tĩri ũcio kana nĩ tĩri wĩna ũgima mwega kana nĩ tĩri mũkuo. Nĩtondũ ũkirora ũguo na maitho nĩũkuona tĩri wĩna tũmĩtĩ, ũkona tĩri wĩna mĩnyongoro, ũkona tĩri ũcio nĩ tĩri wĩ muoyo. Rĩu ona kũrora na maitho maku no wone tĩri ũrĩa waku ũhana.

Kwĩ na mbura nĩwagĩrĩirwo nĩgũkorwo ũtemete mĩtaro, nĩgetha maĩ marĩa mangĩkorwo magĩũka me na hinya mũingĩ makaremwo nĩgũthiĩ mathereretie tĩĩri waku. Ũngĩtema mĩtaro mĩriku maĩ macio nĩ megũthiĩ na maikare hau thĩiniĩ na tĩĩri waku ũrege gũkuo. Ũndũ ũcio ũngĩ njĩkaga nĩ kũhanda kĩndũ ta thara mĩico-inĩ harĩa maĩ mau maratherera nĩgetha makanyitĩrĩra tĩĩri ũtige gũthiĩ. Mathĩna marĩa njemanagia na mo nĩ rĩngĩ mbura nĩ yurire na ndikũĩharĩirie maũndũ macio, riũ ũgekora atĩ o na ũkĩgeria gũthaitĩra tĩĩri ndũgakuo, rĩngĩ nĩ ũkuirwo no ũngĩkorwo wĩbangĩte mbere tĩĩri waku no ũkorwo ũrĩ na ũgitĩri mũnene.

Bataraica nĩgwithondekera ndĩthondekagĩra, nacio ndawa ciakũhũra igunyũ, nĩhũthagĩra tũratathi twĩho tũnyitaga tũnyitaga igunyũ cia athuri, kana ngacoka ngathondeka ndawa ĩrĩa hũthagĩra biribiri na ngahũthĩra garlic na ngahũthĩra saumu ngacimindaminda, ngekĩra maĩ, ngareka cikare thikũ ithatũ, ngacoka ngacunga, ndacunga ngahũra mĩmera yakwa. Nanĩngiragĩrĩria mũno. Na irio icio ona hũrĩte, no njoke ndue, na ndĩe nĩtondũ ndawa icio hatirĩ handũ ina mathĩna.

Hũthagĩra mĩthemba ya gwĩthondekera ndawa no niĩ ndithiaga kũgũra matuka-inĩ. Ndethondekera ndawa na indo iria ngoragwo harĩrĩirie, ngahũra bataraica na indo icio, mĩmera yakwa nĩ ĩkaga wega, ona ndawa no gũthondeka thondekaga na ngahũra mĩmera yakwa.

Nĩndamenyire atĩ rĩrĩa tĩri wahandwo mĩmera ihinda inene, tĩri nĩ ũnogaga, nĩũndũ ũcio nĩwendete gũcokerio ngatho, na nĩkĩo rĩria ngwenda kũrora mũgũnda wakwa nĩ nyonaga atĩ nĩwagĩrĩire gwĩkĩrwo mborea ta ĩno tũthondekaga ya mahuti. Ngaũcokeria ngatho nĩgetha tĩri ndũkanoge na ũkorwo wĩ mũnoru. Nĩũndũ ũcio mũgũnda wakwa nĩi kaingĩ no mũhaka ngawiitĩrĩria mborera ĩyo ya mahuti, ĩyo ĩhĩte na mborera rĩngĩ ya ngombe nĩgetha tĩri wakwa wĩikarage wĩ mũnoru. Ũndũ no kwĩbanga na ũkamenyaga rĩrĩa ũkũhota gwĩkĩra thumu.

Nĩ wongagĩrĩra tondũ, ũngĩhanda na bataraitha, na ũcoke ũrĩmĩre na bataraitha, maciaro nĩ magakorwo me maingĩ. No ũngĩhanda mũmera ũcoke ũũtige ũguo weterere mũthenya wa kũhanda, ndũrĩ kindũ ũngĩona. No ũngĩhanda irio ciaku, kana ũhũthĩre bataraitha, nĩ ũkoona umithio, wone indo ciaku nĩ igũciara, na no wĩke ngerekano, kamũgũnda kamwe kanini ũhande kena bataraitha na karĩa kangĩ gatarĩ, na no wone atĩ harĩa hatarĩ na bataraitha, hatingiuma kĩndũ, no harĩa he bataraitha wone nĩ hakoima kĩndũ.

Mĩmera yakwa niĩ nĩndĩmĩroraga, tarĩu ndarĩkia kũhanda, ngekĩra tũratathi tũu twa kũnyita tũtambi twa athuri, ngacoka okorwo he ndawa ngũkĩhuhĩrĩria nĩũndũ wa kũrigĩrĩria tũtambi ngahũra. Nĩũndũ ũcio tũtambi tutingĩthumbura mũno. Nayo mo mahiũ nĩnjikaraga ngĩheaga ndawa cia mĩnyoo o thutha wa mĩeri ĩtatũ, ngahe ngombe ciakwa kana mahiũ makwa ndawa cia mĩnyoo. Ningĩ rĩrĩa kwĩna mũrimũ umĩrĩte, nĩ thondekete handũ atĩ mũndũ akarikia magũrũ nĩgetha ona ũkĩingĩra mũgũnda wakwa ndũkandehere mũrimũ kuma nanja.

Mwaka ũcio ũrathirire nĩgwatuikaga atĩ kwĩ bataraica yarehetwo na ĩgĩkinyĩra arĩmi ĩthũkangĩtio ĩmwe yatuĩkaga atĩ ĩna anga bibi cia mburi. Na niĩ no hoe thirikari, matanamba kũnengera arĩmĩ bataraica, nĩyambage gũthuthurio nĩ tondũ mena wĩigĩrĩrĩki wa kũmenya bataraitha ka nĩnjega kana ti njega. Nĩgetha ona ĩgĩkinyĩra mũrĩmi o magakoragwo mekĩrĩte ũhoro ũcio mũkonde atĩ kĩndũ kĩrĩa mũrĩmi aratwarĩrwo nĩ kindũ kĩega. Nĩtondũ noma nomarore na njĩra ĩ ĩ njega gũkĩra rĩũ gũkĩrehera arĩmi atĩ mũrĩmi nĩwe arakwĩra atĩ kĩndũ ti kĩega, tondũ kĩndũ kĩũ gĩkoretwo kĩ thirikarini, na he mũrũgamĩrĩri ũrĩa ũrũgamĩrĩire. Nĩũndũ ũcio angioya ũhoro wa ma na ti itherũ, arĩmi no maheagwo bataraica njega.

Rĩrĩa mũrĩmi ekũcagũra kũhanda na DAP, nĩakoragwo ecagũrĩire kĩndũ kĩega, nĩ tondũ bataraitha ya DAP, nĩĩkoragwo ĩna irio iria cibataranagia kũrĩo, na igateithia mĩri kũrĩa, na arabu nĩ ĩkoragwo ĩna ũhoro wa gũteithia mũmera ũcio ũkũre wĩna hinya kuuma o kĩambĩrĩria. Nĩũndũ ũcio rĩrĩa ũkũhanda mbembe, nĩwega kũhũthĩra DAP tondũ ĩna indo icio, na ningĩ no ĩkũmĩteithia gũkũra ĩna hinya, na ĩkũre ĩna ũgima mwega, ona ndĩngĩgũthumbũra.

Nĩ ĩtethagia mũrĩmi tondũ rĩrĩa kũngĩkorwo kwĩ na riũa na mĩmera nĩregaga rĩngĩ gwĩka wega nĩ tondũ mũmera nĩ ũbataraga maĩ rĩrĩa ũrakũra. No rĩu ũngĩkorwo wĩ na tekinoronjĩ ĩno ya gũitĩrĩria maĩ, irio ciaku gũtirĩ hĩndĩ itangĩkorwo cirurĩte nĩ tondũ nĩ ũrahota gũcihe maĩ na magetha ma irio magagĩkorwo me maingí. No ũngĩkorwo nĩ ũkũremwo nĩ kũhe maĩ irio nawe ndũkuona na ringĩ mĩmera ĩyo ĩkomagara yothe.

Ũyũ nĩ thageti, na hũthagĩra mũno kũrĩa na ngima. Ndĩũtuaga kuuma mũgũnda, ndatua ngarora, ngathambia, ngatinangia tũnini tũnini, ngakera, ngarĩyanĩria na ngima kana ngarĩnyanĩria na cabaci, na nĩ irio njega na irio i cama mũno na nĩ ndĩciendete mũno.

Arori a rĩera nĩmatũteithagia mũno, tondũ nĩmakwĩraga mũthenya mũgima ũrĩa gũgũtinda, kana thikũ ta ithano ũguo ũrĩa gũgũkorwo. Nĩũndũ ũcio wĩ ta mũrĩmi ũgakorwo ũgĩthagathaga ũkamenya, mũthenya ũyũ nonĩme, mũthenya ũyũ nonjite irio, na ũndũ ũcio ũgagũteithia ona gũkorwo wĩna mũbango mwega. Nanĩmatũteithagia tondũ nĩũkũmenya ihinda rĩa mbura nĩ rĩrĩkũ, ona ihinda rĩa kwara riũa nĩ rĩrĩkũ. Nĩũndũ ũcio nĩmatũteithagĩrĩria mũno bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya.

Nĩndirikanaga kairĩtu gakwa rĩrĩa karwarĩte na akagwa bara na rĩu rĩrĩa ndetĩirwo niĩ ndathire ngĩoya mwana, twathiĩ thibitarĩ gũgĩtuĩka thibitarĩ ĩyo ndangĩthondekerwo no tũmũtwarire Kenyatta, rĩu rĩrĩa gwatuĩkire no mũhaka athiĩ Kenyatta na akorwo ena ndagĩtarĩ rĩu niĩ ndacarĩirio ndagĩtarĩ na ngĩcoka ngĩtĩrwo ngari ĩno, rĩu rĩrĩa ngũmĩona meciria makwa nĩmaririkanaga ũhoro ũcio, no nongĩcokagĩria Ngai ngatho nĩ tondũ nĩ akĩhonire.

Raila Amolo Odinga nĩ akũngũyagĩrwo mũno, na nĩ aigwĩtwo mũno nĩ njaruo. O na nĩ nyonaga njaruo Raila angiuga maumĩre bara, maumaga othe nĩũndũ ũcio nĩ mamũiguĩte na njĩra nene mũno o na nginya makamũhe rĩtwa mamwĩtaga baba, na gũtirĩ ũndũ Raila angiuga njaruo imũkararie tondũ nĩ imwĩtĩkĩtie na igakorwo ikĩona atĩ maũndũ marĩa mothe angĩuga nĩ makoragwo me mega na gũtirĩ mũndũ ũngĩmaruta hau meciria mao ũguo nĩguo moĩ.

Gũkũ nĩ thibitarĩ, na ũyũ nĩ mwararu ũkomete, nake ũyũ nĩ mũrigitani ũramũtarĩria ũrĩa akoretwo agĩthiĩ na mbere, na nĩaroneka harĩ na ũndũ arandĩka, maũndũ marĩa mothe e gũthimĩte nĩmo arandĩka thĩinĩ wa iratathi rĩake, ũrĩa mũrwaru ũyũ akoretwo ahana.